Tich maber, tich mar pidho diek,o tich maber kendo ka aneno tijni to gima ringo e pacha en mwandu. Maa en achiel kuom yoo ma jopur yudogo mwandu kendo mwandu ma giyudoono konyogi e timo gikma opogore opogore. Pidho diek en gimaber nikech diek nyuolore piyopiyo e dwe e dwe achiel iboyudo ka diel osenyuol kendo e higa achiel inyayudo kata ka osenyuol didek, inyayudo kata diek moko manyuolo rude. Koro iyudo ka in in gi diek ariyo to bang' higa achiel inyayudo kata ka isebedo gi diek apar, nikech ginyuolore ginyuolore piyo piyo, wach machielo mabor gi wach pidho diek en ni ritogi ok tek ahinya, nikech gikma gichamo ni kwuonde tee, inyalo biro kwondego lum ginnigi gichamo achama tee kendo ritogi ok tek. Wach machielo diek chaggi cha be en gimoro ma iwacho ni en yath, okonyo e thiedho twoche mamoko mopogore opoogore, diek bende en ring'o, inyakawo moro to ibulo to ichamo gi familia ni kendo idhiyudo ka ringeno mit aduwa, inyabule to imedo kachumbari kanyo kata inyalosone wet fry moro to ilodho sup koro mae en tich maber kendo nyaka ritgi kopore ni twoo moro obiro to iritogi to bang'e idhibet ja mwandu.